Mae en nyiso kitwa gi timbe wa. Nyithindo ma obuko wany'igo ginyiso kitgi gi timbegi machon mondo kik wigi owilgi kaka negidak, kaka jonyuolwa nodak chon. Eee tijni en tich maber nikech omiyo inge'yo e yo matut, omiyo inge'yo e yo matut kaka newadak chon kendo sigand kamora mora midhiye. Inyalo nge'yo sigand mar joluo, nyalonge'yo sigand wakikuyu, inyalo ngeyo sigand ji duto duto te kaka ne gitimore chon mibedgi paro maliu e wi gweng' ka gweng' gi kaka ne gitimo gigegi e ndalo machon e yo maler kendo e yo maber kabisa

Gik mabire pacha kaneno gini en kaka yoo molos maler. Yoo ni olos maler, maber kabisa makelo yot seche ma idwa dhi wuoth moro amora. Kendo okonyo ahinya mar keto wuoth bedo mayot kabisa nikech kinene kae to jogi dwaro dhi kamoro maber kabisa.

Gima biro e pacha ka aneno gini en niya. Nyathi ma nyako ni obedo piny to oketo chiemo e mbele ne omadho, oketo nyuka e mbelene omadho. Lakini nyuka ni pok omadhe. Osiro lwete e wiye manyiso ni en gi paro matut. Oparo matut. Paro moro odonjo ne, otemo paro. Koro ma nyisoni nitiere gimoro ma chando wiye to pok oyudo yo monyalo konyorego . Koro obedo piny komako wiye koro oparo ni to ti ne otim nang'o mondo mi okonyre. Ti notim nang'o okonyre mondo owe paro paro mang'eny. Koro oparo, pache oparo gimoro ka machande, nitie gima chande moparo momiyo omako wiye, osiro wiye kamano.

Kae, jogi ,jogi miel kendo aneno ka mine ema nge'ny kae, miel kendo gitweyo sukni e onungo gi to gi miel, nyalo bed ni ginyiso kitgi gi timbegi kaka chon nitimo, emakoro ginyiso ka. Kata nitiere mor moro ma gitemo hingo kata sechemoko iloko higa koro gimor gimiel samoro kata ja siasa moro obiro ka, ja siasa kobiro kae to gidwani gilomb wange' koro gimiel mondo gi lomb wange' kata ka wang igolo omenda to ang'ne gol omenda ka ingi'yogi gi wang' ma mor maler mondo giyud omenda mange'ny. Koro gimiel mondo gimor chuny ji mondo gimor oganda manitiere e area ni

Ma en puonjo ng'ato e yor tiyo gi sime ka ioro ne ng'ato omenda kata omwom. Mokwono ni en oro ne ng'ato pesa, kidwa orone ng'ato pesa tidhi ibiro tidio kama malo no kama ondik ni or pesa tiketo namba ne kiseketo namba ne tiketo pesa adi modwaoro oro to kiseketo pesa no kanyo to i i ioro ne to dhi ne ng'ama idwa orone. Mar ariyo, en kar golo pesa inyalo golo pesa e e deche migolo go pesa indiko namba magigolo go pesa no kastigolo. Inyalo ng'iewo credit miwuoyo go gi ng'ato inyalo maluwe no kendo inyalo kwayo kata olo ola kaponi imii kata inyalo kan, keno e dero. Machielo no ntiere yoo minyalo tiyo gi sim sime tichulogo gik mikao. Kas kidwa ng'ieyo ng'iyo ni idong' gi pesa adi e dechi kata idong' gi omenda marom nade e dechi, to mogik ni idiyo kanyo ti i iketo, iketo namba moro ma ,ma ,ma siri ma namba ni mar siri to igolo ing'ioy ni idong' gi pesa adi.